Mokwongo kisedhi kono to nitie gik monego bed ni iting'o ma idhigodo kidwa kidwa kwayo kidwa kwayo mondo osoyie HELB. Kiseting'o gin giki ma meki mia godo e sikul ma iwuoke no mar sikul mar apar gi ariyo mar sekondari. Kiseting'o gik manyiso ni isesomo nyaka e sekondari iting'o birth certificate ni. To iting'o ka in gi ID namba ni be iting'o. To nyakibed gi ka in nyathi ma janyuol ne osetho be iting'o birth notification death certificate. Ka ionge gi death certificate to iting'o burial permit. To kidhi kisedhi e duka mar internet gi to nitie penjo midhi penji mang'eny to idhi duoko kaluwore gi gik midwaro, pesa midwa kwayo kod kaki dwa ni okonyi. Mana kamano. To nitie pesa ma be idhi chulo. Idhi miye ma otiyo moluore gi seche motiyo kokwayoni HELB.